Orpresident le Kenya ele otii erikor egira arikoo enkop musima enkop nalulunga na ninye otii olorika le president netii enchama e kenya kwanza

Ketisidan oling'ang'e neyau enkayang'et sidai naa pee ayau iltung'anak nishoori toltung'anak.

Iropiyiani kuna naishooyie orais pee itumiai tiatua entoki naji ecitizen pee etumoki iltung'anak tiatua olosho.

Itelelikia ltunganak pemitoki apuo wuejitin nalakwaapuo atum nona tokitin nayieu, nisho sii ninye pemitoki ltunganak aya esaa naado netumoki sii atum nona tokitin terishata sidai.

Kigira aitayilou iltung'ana biashara enye,o ntokiting' naamirita pee tumoki iltung'ana ainyang'u te nkumoi netumoki sii iltung'ana atayilou ajo kainyoo esidano o kuna tokiting' enye.

kegirae aitayiolo iltunganak esiai naasita ninche wesidano oo nena tokiting' naamirita pee tumoki ltung'anak ainyang'u tenkumoki netumoki siiniche ltung'anak awaita tenkumoi ,pee etumoki sii ninche nena tokiting' ashomo.